Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ ũrĩmi na ũrĩmi ũyũ nĩ wa kĩrĩu kana kaingĩ ũrĩmagwo kũndũ kũrĩa kwĩna andũ aingĩ kana kũndũ kũrĩa gũtarĩ na mĩgũnda, aya nĩ andũ maroneka nĩ atatu na erĩ aao maroneka marĩ ataaramu tondũ magĩkĩrĩte nguo ciĩ hakuhĩ kũhanana na ũmwe ũroneka nĩwe wĩra ũyũ nĩ wake rĩu hihi nĩ kuonio aronio, ũrĩa indo itiganĩte ituĩkaga cia kũhandwo thĩinii wa handũ haha.

Haha hena andũ atatũ arĩa maroneka nĩ atumia erĩ na mũthuri ũmwe, na mũthuri ũyũ ũmwe ni itawa kana macini ya kũhũthĩra, ya kũruta thitima ĩkĩhũthĩra riũwa nĩyo ara, aramĩkĩra harĩa ĩbatiĩ gwĩkĩrwo nĩgetha ĩkĩhote kuoya ũtheri ũcio wa, wa riũwa nĩgetha ĩthondeke thitima. Gũkũ nĩkũroneka nĩ kũndũ kwĩna riũwa inene mũno tondũ ona thuutha wa andũ acio nĩtũrona hena riũwa, onao nĩtũrona mamũrĩkĩtwo nĩ riũwa, ũgwo mĩtambo ĩno ya solar nĩ ĩgũkorwo ĩkĩmateithia na njĩra nene mũno.

Wa mbere, nĩgetha mũndũ atũĩke nĩ arĩama makongo, no nginya akorwo arĩ na ũmenyo kana ũtaaramu, kana angĩkorwo ndarĩ na ũtaaramu ũcio, no aandĩke mũndũ ũrĩa hihi ũkĩrutĩte wĩra ũcio gwa kahinda ka mĩaka ĩigana ũna, kana hihi mũtaaramu wa thirikari. Wa kerĩ mũndũ nĩ egũbatara mũgũnda, na wa gatatũ nĩ ũgũbatara mbegũ cia kũhanda mũmera ũyũ.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa mĩmera ĩtiganĩte hihi indo ta nyanya thĩiniĩ wa nyũmba, nyũmba ĩrĩa ĩthondeketwo na maratathi marĩa mathondeketwo nĩũndũ wa ũrĩmi ũyũ, na ũrĩmi ũyũ nĩũcenjetie na njĩra nene nĩamu tene andũ matiarĩmaga thĩiniĩ wa nyũmba ta ĩno, andũ marĩmaga thĩiniĩ wa mĩgũnda ĩtarĩ mĩhumbĩre na kĩndũ, na ũrĩmi ũyũ nĩ ũcenjetie tondũ ona magetha harĩ ĩka ĩmwe nĩũkoraga nĩ maingĩhĩte mũno na indo iria irarĩmwo kuo igakorwo ciĩ cia kĩrathi kĩa igũrũ na igakorwo cĩrĩ na thogora mwega thĩiniĩ wa thoko.

Haha nĩtũrona nĩ macini ya gwĩka ũndũ mũna hihi ĩthondeketwo nĩgetha ĩhote kũruta mawĩra matiganĩte. Wa kerĩ, nĩ tũrona nĩ macini yũmbĩtwo na cuma nditũ, na wa gatatũ, nĩ tũrona eeh waya irĩa cinyitithanĩtie na macini ĩno, nĩgetha kũmĩteithia kũruta wĩra.

Thĩiniĩ wa nduka maũndũ marĩa ũngĩona kuo mega nĩ atĩ no ũgũre indo nyingĩ cia mĩthemba ĩtiganĩte handũ hamwe, ũguo ndũgũtinda ũgĩthiũrũrũka mũno. Wa kerĩ nĩ atĩ thogora wa indo cia nduka ũkoragwo wĩ wathĩ hanini tondũ indo icio nĩ cikoragwo cikĩendio na njĩra nene ũguo o ũrĩa mũndũ arendia kĩndũ na njĩra nene noguo thogora wakĩo ũthiaga thĩ ,na wagatatũ nĩ atĩ mũndũ nĩekũhota kũhonokia mahinda make handũ ha kuma nduka ĩno kana thĩiniĩ wa thoko kuma, gũtinda agĩthiũrũrũka thoko, mũndũ nĩekuona kĩrĩa gĩothe arenda thĩiniĩ wa nduka ĩmwe gwa kahinda kanini.

Ũrĩmi wa matharũ nĩ ũrĩmi wa bata mũno tondũ wa mbere nĩguo wahotire gũthomithia cukuru kũrĩa ndagĩthomagĩra na nĩ ũrĩmi mwega tondũ nĩũkĩheaga mũrĩmi kĩndũ hĩndĩ ĩrĩa arĩma matharũ make na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, matharũ make nĩ makoragwo marĩ na hinya na nĩmakoragwo noritũ, kũoguo mũrĩmi agĩthiĩ kwendia, nĩ ahotaga kwendia kiro nyinga ingĩ gũkĩra ũrĩa ũtararĩma wega. Wa kerĩ, ndiamenyaga tene atĩ matharũ nĩmarĩ ũrĩa matuagwo, ndũbatiĩ gũtua nginya mũico biũ na hĩndĩ ĩo ndatuaga nginya mũico biũ wakoraga magetha nĩ marathiĩ thĩ mũno.

Tene hĩndĩ ĩrĩa ndari cukuru nĩ twaumagĩrio cukuru tene mũno nĩgetha mũndũ oke arute wĩra ũcio, ũyũ wa kũhanda ngwacĩ, na rĩu nĩ ndakoragwo ndĩũmenete mũno, nĩ amu ndiahotaga gũthoma ũrĩa gwabatiĩ tondũ ona hĩndĩ ya, ya igeranio, ndakoragwo ona ndakonya nyũmba o ũguo, ndĩrerwo njoe icembe thiĩ wĩra, na hĩndĩ ĩyo batiĩ gũthoma nĩgetha hĩtũke kĩgeranio. Ũguo ũndũ ũyũ niĩ gwakwa ngĩũmena, ona ndĩrĩ ndawenda kũma hĩndĩ ĩyo nginya rĩu.

Ũgethi wa matunda maya nĩ mabataraga kũgethwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ ndũbatiĩ kũmatihia kana kũmekĩra arama yo yothe ,mũmera ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ, ũrĩ wa mwanya mũno tondũ ndwendaga kũhutio ona ha, wa kerĩ handũ harĩa ũraigwo, nĩ hendaga gũkorwo harĩ handũ hega, handũ hatarĩ na ũgunyu tondũ mũmera ũyũ nĩ ũgĩthũkaga narua.

Wũitĩrĩria wa maĩ kũrĩ mĩmera nĩ ũndũ mwega mũno, na ũndũ ũrĩa ndagerire tene nĩ atĩ ndĩamenyaga mũmera ũyũ ndwendaga atĩ mai maingĩ ta mũcere, ũguo nĩ nda ngekĩra tu o maĩ o ũguo, eh thutha ũcio nĩ gwacokire gũgĩikĩrwo bataraitha, naniĩ ngacoka na maĩ makwa ngĩkĩra, ũguo bataraitha ĩyo yothe yekĩrĩtwo yathire na maĩ macio ona gũtuĩka hĩndĩ ĩyo ndakĩrĩ o mũnini ndiamenyaga ũrĩa maũndũ mabatiĩ gũĩkwo.

Mũtumia ũyũ nĩ aroneka nĩ mbembe ararora kana nĩ ngũrũ, na ũrĩa mũndũ angĩhota gwĩka ũndũ ũyũ tĩ kũnũra mbembe ĩyo atĩ nĩ getha hĩhĩ amĩkunye arore kana ĩna iria kana ndĩrĩ kana nĩ nyũmĩrĩru, mũndũ abataraga o kũhihinya atarutĩte makoni maya mũtumia ũyũ aruta, tondũ waruta makoni macio, nyoni nĩcio ciũkaga ikarĩa mbembe ĩyo na ikamĩnĩna ĩ yothe, ũguo mũndũ ndarutaga, amĩhihinyaga o ũguo, wahihinya nĩ ũkũigua ũrĩa moko marahomboya, mahomboya mũno nĩũkũmenya mbembe ĩyo ti ngũrũ.

Ũndũ ũyũ ũroneka mbica-inĩ ĩno nĩ wabata mũno kũrĩ mĩciĩ mĩingĩ, ũrĩmi wa mahiũ na mĩmera nĩ wa bata tondũ, ũrĩmĩ wa mahiũ nĩ ũhotaga gũtũhe, kĩndũ ta iria angĩkorwo nĩ ng'ombe, kana nyama angĩkorwo nĩ ngũkũ, kana matumbĩ, kana kĩndũ o gĩothe kĩrĩa kiumanaga na ũhiũ. Wa kerĩ, mĩmera nĩyo ĩtũhega indo iria tũkũrĩa kana irio iria tũkũrĩa o mũthenya, indo ta waru, mbembe, mboco na maũndũ ta mau, nĩgetha kana gaka kanyitĩtwo haha, nĩgetha gakorwo karĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ o na nyina akorwo e mwega no nginya akorwo na mahiũ na irio cia mũgũnda.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa matunda, na matunda maroneka ĩno nĩ nyanya kana matunda mangĩ ma hihi mĩerĩ ĩtatũ, na maya nĩ, ũyũ nĩ aroneka nĩ mũrĩmi ũhotete gũcagura matunda mau na hihi arakĩonia mũtaaramu kana arahũra mbica nĩgetha atware gwa thirikari kana honge ingĩ ibatarainie, nĩgetha akĩhote kũĩrwo nĩ mũrimũ ũrĩkũ ũyũ, na nĩ ndawa ĩrĩkũ ekũhũthĩra, nĩgetha kũrũa na mũrimũ ũyũ.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa bũrũri witũ kana thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa tondũ wa mbere nĩ ũheaga arĩmi mbeca thutha wa kwendia magetha mao kũrĩ kambuni ta ici, wa keri indo ici nĩ ituĩkaga cia kwendio nanja wa bũrũri, ũguo bũrũri witũ ũkona mbeca cia nanja na ũgateithia mũno ciringi itũ ndĩgakorwo ĩkomeirwo mũno nĩ mbeca iria ingĩ, wa gatatũ wĩra ũyũ nĩ ũhotaga gũthondeka mawĩra kũrĩ, kaingĩ kũrĩ mbeũ njĩthĩ tondũ nĩo mahotanaga na wĩra ũyũ tondũ wĩ heho na mĩnoga mĩingĩ, na wa kana andũ matiganĩte hihi endia, agũri, endia a ndawa iria ihũthĩkaga na agũri arĩa mararĩa, ũguo nĩ mateithĩkaga mũno na ũrĩmi ũyũ.

Ũyũ nĩ uthondeki wa thumu kũhetũkĩra mĩmera ĩrĩa tũrĩaga kana irio iria tũtigagia twarĩkia kũrĩa. Ũndũ ũyũ nĩ wabata mũno tondũ nĩ ũnyihagia maũndũ marĩa marĩ thĩiniĩ wa tĩri matarĩ na ũguni kana makanyihia kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ acindĩtĩ ya tĩri, ũguo mũmera, mĩmera ĩrĩa ĩhandagwo thutha ũcio ĩgakorwo ĩ mĩega. Wa kerĩ, nĩ ĩtethagia tũgunyũ tũrĩa tũkoragwo tũrĩ tĩri-inĩ na njĩra ya gũtũhe irio.

Ũtegi wa thamaki na njĩra ĩno ũkoragwo ũrĩ wa bata mũno, tondũ niguo ũtũheaga irio cĩa kũrĩa mĩciĩ-inĩ mĩingĩ, na ũtegi ũyũ noguo ũhũthĩkaga kũrĩhĩra ciana citũ thukuru, kana ciana cia aciari arĩa marutaga wĩra ũyũ, nĩamu matega thamaki ciao, mathiĩ maciendia, makona mbeca, mbeca iria icokaga kũhũthĩka thĩiniĩ wa kũriha cukuru. Wa kerĩ, urĩithi ũyũ, kana ũtegi wa thamaki ũrĩ wa bata mũno mũno mũno, tondũ nĩguo ũteithagĩa kinya thirikari kuona igoti rĩayo na njĩra nene mũno.

Haha nĩ tũrona harĩ na iria na harĩ na tũtarũ tũrĩa tũhũthĩkaga gũtega thamaki kuuma iria-inĩ rĩrĩ. Maũndũ marĩa mangĩngenia haha, nĩ kuona njĩra ya kuona mbeca kumana na ũtegi ũyũ wa thamaki, mũndũ atega thamaki agacitwara thoko na endia akona mbeca. Wa kerĩ, nĩ kũmenya atĩ maũndũ marĩa matũrigicĩirie nĩ mega tondũ angĩkorwo ti mega gũtingĩkĩrĩ thamaki na wa gatatũ, nĩ kũmenya atĩ thirikari nĩ ĩkuona mbeca ciayo hĩndĩ ĩrĩa ĩkwendia kana ĩgwĩtĩkĩria andũ aya kwenderea gũtega thamaki.

Tũtũ nĩ tũtarũ twa arĩa marakĩgetha thamaki twĩ haha, na nĩ tũroneka twĩ thĩiniĩ wa iria na thĩiniĩ wa iria rĩrĩ nĩ kũroneka no gũkorwo kũrĩ na thamaki nyingĩ, tondũ tũtarũ tũtũ nĩ tũingĩ tũrĩ o handũ hamwe. Ũndũ ũyũ nĩ wabata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rũrĩa rũreka ũndũ ũyũ, tondũ nĩrwo rũkoragwo rũnyitĩrĩire wonjoria wa itũra kana matũra marĩa marigicĩirie.

Thutha wa thamaki gũtegwo kuuma maria-inĩ maríĩ matũrigicĩirie, thamaki ici cicokaga cigoka cikomithio, no ciũmithio na thitima kana na riũa kana ona mwaki ũkĩhũthĩra macini iria ibatarainie, ũguo thamaki ici kana omena womithio nĩ ũteithagia omena ũyũ gũikara kahinda kanene ũtarĩ mũthũku na womithio nĩ ũhotaga gũkinya thoko kahinda karĩa kagĩrĩire ona mũgũri agũra nĩekũhota gũkĩendia ona akorwo ndegũkĩnina mũthenya ũcio, hihi mĩthenya ĩngĩ ta ĩrĩ agakorwo aninĩte.

Hĩndĩ ciothe ingiona ũndũ ta ũyũ, nĩmenyaga atĩ thirikari nĩ ĩcirĩtie mũrĩmi na njĩra ya mwanya nĩ tondũ macini ĩno nĩ ĩrĩa ĩhũthĩkaga kũiga indo nĩ getha cikare kahinda kanene itegũthũka, indo ta thamaki kana hihi indo ta matharũ, indo ta mboga, waru, indo ta icio na mũrĩmi nĩ akoragwo agĩteithĩka mũno tondũ indo ciake itikoragwo igĩthũka, ũguo nĩ ahotaga gũkorwo ethete thoko ya indo ciake na agathiĩ agaciendia irĩ o njega.